Ma en dhiang' to kuma entiere ok ber ahinya, chiemo malong'o monyalo chamo onge, onge kata pi monyalo modho, ngimane bende ok ber ahinya koro itemo kaka inyalo rese mondo obed gi ngima makare. Itemo chunge malo nikech ool maok onyal kata chung' malo. Chiemo onge, pi onge, lum onge kae bende otuo ahinya kata it yien ema onge. Kata mana lum ma dhok nyalo chamo bende onge. Kaendi gimanyo kaka dhing'ni bet kod ngima m,aber. Gitemo mondo gine kaka onyalo yudo pi, kaka onyalo yudo kata mana lum mondo mi obed gi ngima madwarore.

Tijni nikod nengo nikech mae en alot sikuma, alot sikumani opidhe machiegni gi ot. Mar mondo mi seche mawadwa chamo alot man kod ndhadhu alot maite majan maber, alot mopod ngimane nitie maber, toiyude machiegni. Ok idhi nyiewo e chiro nikech ma idhi nyiewo e chiro inyalo yudo ma osebudho to mae to en mowuok e puodho sechego mangimane ber mangimane long'o. Alot ber ka wachamo mapod nitiere epuodho ming'uede sechego to itere ot to iluoke kaeto ing'ade to ichiele to kasto ichame. Seche ma ichamo alot mangimane ber ma pok obudho to iyudo ka tuoche monego bedni alot geng'o geng'ore kendo ok inyal yudo tuo moro amora.

Ma en loso puodho mondo obed maler ka pok opur. To magi gin tiang' oduma. Bang' kisekeyo, to itongó tiang oduma to iwe e puodho mondo otobi, olokore mbolea mondo lowo mar puodho ober momiyo maber. Ma seche ma idwa puro, to lowo umo gi, kaeto gi top ei lowo. Bang''e to kisepuro to ikomo. To kisekomo, to giber kaka mbolea e puodho. Ma watimo, mondo omi, kik waketh tiang' mar oduma. Bende mondo omi ka cham odongo e puodho, to gidongo ka gin kod ngima maber, ma miyo wayudo keyo mabup.

Ma en puodho ma idwa pur. To ka pok opure to ibete, ka osebete, kaeto iwangó yugi. Ka osewang' yugi kaeto ichoko maber tiketo kumoro achiel. Kaeto ipuro puodho. Bang' ka osepur puodho to ikawo cham to ikomo. Kata alot, gimoro amora ma ngáto dwa puro, pidho e puodho ikawo, aeto ipidho bang' ka osepure. To ka en alot to iolo ne pi, kaeto odongo maber. To ka en cham to ilose maber, irite gi doyo. Idoye mar achiel kendo idoye mar ariyo. Bangé to iweye odongo kaeto irite oikore ne chiemo. Ka oseikore to itimo keyo. Ka osetim keyo, ti tere dala, to iloso maber kaeto ji chamo e ndalo mabiro.

Onego bed ni ka ichiemo to ichamo chiemo ma opogore opogore mantiere gi kidienje te mar chiemo kaka makelo teko e dendi, magero dendi, mageng'o tuoche. Onego bed ni wachamo alot, alot geng'o tuoche e dendwa, onego bed ni wachamo chiemo kaka ring'o, ring'o gero dendwa, onego bed ni wachamo chiemo kaka oganda, oganda medowa teko. Kuon bende onego bed ni wachamo, kuon medowa teko. Seche ma wachamo chiemo gi to wabedo gi del maler, dendwa neno maler, kendo ok wabed gi chandruok mag tuoche ma saa ka saa. Ok wabed ni wasiko wadhi e osiptal seche tee nikech watuo. Koro saa asaya ma idwa chiemo, nyaka ing'e ni chiemo ni gi kidienje tee mag chiemo mondo dendi obed maber.

Ma en loso ndara, loso ndara miyo geche ma oting'o chiemo kakelo e gweng' miyo jodak makanyo yudo yot e yudo chiemo ka ndara ber. To lorry bende yudo yot mar kalo gi chiemo kakelo e gweng' kata jopur madwa tero chiemo kuonde mopogore opogore yudo yot etero chiemo kagitiyo gi nyamburko, gitiyo gi apiko kata ka giwuotho. Seche ma yo ber to ginyalo wuotho maber magichop gimoro amora magiting'o mar chiemo machop maber. Ka yo ber to kata in kiwuotho ka idhi e chiro to iyudo yot mar chopo e chiro mondo idhi inyiew gima idwaro kaeto iduog godo eot.

Kae aneno machunga mapod tin mopidh e puodho. Ma koro to idoye, kendo idwaro ni mondo ka osedoye to obedo maler, mondo odongi. To onego bed iolone pi, onego bed ni irite bende eyo makare. Onego bedni seche ma isepidho machunga kata ka isepidho gimoro amora e puodho, irite maber mondo mi kik okethre. Iolone pi idoye mondo mi obed eyo makare. Koro sani jogi doyo machunga mondo machunga odongi ogol olemo, to ka osegolo olemo, olemoni wanyalo chame, sama wachamo olemo to ogeng'onua tuoche moko manyalo bet kuom wa kawakoso chamo olemo.

Magi gin olemo mopogore opogore kaka rabolo, machunga, nyanya , otungu, biringanya, mapera magi gin olemo ma ichamo sama wachamo olemogi to wawinjo maber. Dendwa bet maber, dendwa bet motegno kendo dendwa bet maonge tuo moro amora. Bende seche mawachamo olemogi to miyo wabet kod ngima maber mabiro.

Tijni ok yot ahinya. Tijni seche ma itime, onego bedni ni iikori malong'o kendo onego bedni ibedo motegno. To chieng' mane atimo tijni mokuongo, ne awinjo ka aol kabisa kendo ne aneno ka tijni ne tek ok ne oyot to kata kamano, bang' timo tijni kuom kinde ne ang'iyo godo kendo seche matime to awinjo ka amor nikech koro ang'eye. Sama itimo gimoro mokuongo to nyaka ibed gi chandruok mopogor opogoreto ka isee ng'eyo, to chandruok rumo.

Maa en rabolo, rabologi pek ahinya. Ok nyal ting' gi e ndigagi. Koro sani jopur ariyogi temo keto rabologi e ndiga lakini teko rabolo ohingo ndiga koro ndiga dwa luar. Gitemo loso mondo rabolo obed maber e ndiga mondo mi ochop kuma odhiye. Chal ni rabologi itero gi e chiro mondo mi odhi ousgi. Ogol gi e podho, onego bed ni ka chiemo ose ikore e puodho to wagolo, ok wawe kethre. Koro jogi osegolo chiemoni e puodho gimanyo kuma koro gidwa tere mondo giuse giloke omenda, kaeto omendani ginyalo kawe to gitiyo kode e yo mopogore opogore sani bende koro gikonyore nikech ng'at achiel ok nyal to ka gin ji ariyo to ginyalo kendo ginyalo dhi nyime maber.

Ma en rabolo motegno mapod numu, mogol e puodho, onego bed nikoro itere dala kae to ikuoge to óchiek to ichame. Kata inyalo poke ka onumu kamae kaeto itede to bas to ichame. Ma en rabolo ma inyalo ter maus nyaka e chiro kaeto iyudo omenda kata minyonge. Omendano nyalo konyo eyo mopogore opogore.

Ma en bala mimiyo dhok , mondo dhok onang' dhok mag chak. Seche mimiyo dhiang' mar chak gini, ni mondo onang' thoth gini miyo dhiang' bet gi chak mang'eny ma seche ma idhi nyiedho to iyudo chak kuom dhiang' nikech iyudo ni dhok moko ok gol chak maber kaka onego gigol lakini seche ma imiyogi gini to chak wuok maber.